Anyorr inkumok oleng nisul ine nkampuni e royco amu isidan oleng amu itorropil endaa nitaa sii endaa metaa kemelok neme lasima sii pintoki apik shimbi sapuk ipik ake enkiti shimbi nipik kuna nipik kuna spices ashu imasaa naitorropil endaa eninyia endaa ino naa kerropilu oleng nemelonu.

Aa ore te sipata etu nanu adol ena siai tee tenkop namanya nanu ashu te temurua namanya nanu. Mee sapuk itu adol iltung'anak loitobir kuna kuna masaa kake ore tenilo osokoni naa elelek idol kake mee kumok nemesapuk sii. Aa kake ore te wuei nati nanu itu adol oltung'ani loitobir, itu adol oltung'ani lomir te esokoni oshiake eya nadol kake mee sapuk oleng', kake metaana ewueji neyaunyeki tene wueji nekimanya iyiok.

Kadol nanu ajo kenare naa kepiki uh kulo tarajani oshi sapukin looji fly overs petumoki olorere atalang'ie orbaribara mee lasima pilotu aim katikati orbaribara naimita ingarrin kumok niim nikedoo shumata ilo taraja uh ore sii enkae kadol nanu ajo kenare naa ore kulo tung'anak lomanya embata orbaribara oleng nisul tontaoni elelek naaji epiki sheria neji uh keetae ee nafasi naa menare nenyikaki nemany oltung'ani ashu nepik biashara tembata orbaribara ikinkenakini esiana elakuani nanarikino nilo apik esiai ino ashu nimany nilam orbaribara amu ketii iltung'anak lolang'ita orbaribara oleng neeku elelek ewosh ingarrin etii imbiasharani enye ashu engira ake aendelea alang orbaribara.

Olchamba iremito kuna bartan naa enaa inkishu olchamba mayiolo aitobiraki amu metii ninye enkop ang akake ore venye enayiolo ashu enatodua tiae shoto e kajiado ashu narok kile kirepieki keiremieki inkishu ashu iloing'ok olchamba uh keyenikini ake nena mashinini niwoshoo aitaman olchamba neirem olchamba ore peidip airemo naa keleleku amu keeku ilotu ake uh aun endaa eh etelelia mee lasima pintoki aitumia olchembe airem kake itelelek oleng amu bora ake metaa etaroposhote netooko enkare eidi naa kegoli ekeidim airemo olchamba oleng.

Aa , enkiteng etangoroki aitau osarge aa isapuk enaa too tocommunities ashu too toltunganak tomurua naa olaramatak ashu kulo tunganak looloota nkishu , ntare , nkera isapuk oleng naa kingori oshi enkiteng eetae, matejo teneetae imashoi nengoru angoru osarge .Meeri enakiteng metua kake kengori ake ingor, nemepooki tungani longor , amu lasima pingor ewueji netii engony metupuku osarge neeku iltunganak ariak oleng longor metupuku osarge . Naa ore ele sarge etii iltunganak lowok eton ake eenapukunyie tenkiteng , netii iloitobirieki nkulie daiki akeyie olaramatak, eisapuk oleng ena siai too tomurua olaramatak oleng.

Bora metaa yata olchamba ashu nafasi sapuk, niunie inadaa, bora si metaa iyata enkare. Amu elelek ishiliwa enchan ashu elelek ah ore nkatitin nikitii, neme nenchan, naa teniyieu niun, ashu teniyieu nias ena nalio tenapisha, na keyieu naa enkare. Neeku ore enkata naishiliwe enchan, kenare niata enkare pibukoki. Enare si niata eng'eno piyiolou ajo kalo shani idim ataretie, kalo shani idim atipika, metisidana abulu. Oh kalo shani idim atipika tenenya orkusto, ashu enkae kukuu ake nanya masaa tolchamba.

Eponaa amu ore ena rishata oshi naidurrita iyinkati alang'u te serengeti tanzania alang'aki maasai mara naa keponu oshi ii iltalii kumok oleng peponu aduaya ina naidurra oyinkati neku ore amu ikumok iloyieu nedol enoshi kata eton etii enaidurra menoshi kata etabautwa empak eton etii enaidurra neku eponu oshi ore oshi ina rishata eponu irkumok oleng amu keyieu neponu airiamakinore elang'ita engira aidurru naa keponaa ina elotunoto elelo talii neponaa impisai tina park amu etii irkumok eponu airrag neku ore inkajijik nairragi eh ketii irkumok loolak ore sii impisai nalak petumoki atijing ina park naa ikumok neeku kei keponaa, keponaa ina aidurra oshi elotunoto oltalii.

Kadol nanu ajo ore eng'eno sapuk naa uh teniata kuna mashinini nairemieki olchamba naa enare neaku iyiolo ataasishore ataa iyiolo aterewa iyiolo airemishore iyiolo atoosho lelo kererin ore taa enaa enairemishoreki naa enaa oltarakita ore sii enkae naa teniyiolo aipima metaa iyiolo ajo aa ore olaini oje ore ilainini litumoki ata atuunisho naa ki kelama kiasi naje aa ore sii enkae eyieu sii niyata nafasi sapuk amu inakata itumoki atuuno entoki sapuk naina kata sii itum nafasi nabulunyie aetobiraki.

Eh adolta iltung'anak lotii olchamba aa ii intasatii ashu iselenken neeta ilchembai netii enkae naata enkishakuri egira aitobirr ewueji egira airem enafasi naunieki elelek eeta entoki nayieu neun kake kadolta ajo olchamba etii naa kegira aitobirr ewueji neunie elelek aa endaa elelek aa kitunguu elelek aa irmatunda ashu elelek aa ewueji neuni impuka ataa skuma ashu spinach ashu impuka e kienyeji.

Enetipat oleng amu, ki punguza ashu kitaa kiti nafasi nalaunye iltung'anak endaa, amu teneoku enadaa, naa kenyai tiang'. Ore enalekuni, nidimi atimir, pinyang'unyeki enkae toki nemetii ang'. Neeku ki punguza nafasi nemelaunye iltung'anak endaa, nalaunye iltung'anak endaa. Ore si enkae, ore amu kadolta ajo mpuka kuna, sidan impuka tialo biotisho osesen, amu eeta ntokiting naji vitamins, naitobir osesen. Mitoki nye ore nye oltung'ani lomoku aku anya mpuka, nisul inatuuno openy metaa meeta olchani lotipika, esidanu biotisho enye osesen oleng. Amu sidan impuka, eshet impuka ormatunda osesen oleng.

Eh ore enikunari tewueji namanya nanu naa eng'as oltung'ani aitobirr nafasi ashu enkiti wueji tolchamba nepik nursery einyiang'u e impuka nilotu aun ashu seeds nilotu apik enkop niun nibukoki enkare aore piaku tayari ni nintai sasa te nursery aya apik olchamba kewon sasa ewueji sapuk petumoki atubulu ni endeleya abukoki enkare ometaba anaa nebau erishata netaa tayari pitaini anya ashu pitaini amirr.

Adolta entasat natii olchamba, louno irpaek nibung'ita tenkaina fertiliser. Nagira apik irpaek, naa kitodolu ajo irpaek loidipa atubulu enkiti katikati, naa keetae oshi sininye olopiki eunitoi, neetae sasa ele loitokini apik enoshi kata idipa endaa ashu irpaek kitegemea ashu irpaek tenaa aitoki akeyie nituuno tolduka, eh eeta kiwango nabaiki pintoki aponiki ashu apik ina fertiliser. Tenidol ajo keyieu, ne eniyieu nias enda ino nebulu aitobiraki. Niakikisha ajo enoto sininye entoki nanyor, ah fertiliser ashu kulie keek sidan ake loraa ng'uesin, nitubulu.

Adolta ajo impuka nauno tele shamba aa mpuka ee sukuma oo pinach netii oh oltanki nitodolu ajo olo loota irpaipi loitoodolu ajo olobo olotii enkare lobukokini ele shamba lotii kuna puka.

ene tipat oleng amu, kidim oltungani atasie biashara, aa taa nchere eun kuna kitunkuuni, ore pee eeku tayari pee eidip aatubulu naa keya sokoni nelo amir. netum mpisai, ore kuna pisai nidim ataasishore tiang' ainyiang'aki olmarei edaa, nelaakinye nkera school fees ore sii enkae mitoki aata gharama nainyiang'unye kitunkuu niayierishore tiang' amu keeta tolchampa lenye. ore sii enkae ki save ena, aataa kisidai amu, iyie natuunoko keon tolchampa lino. neeku iyie nayiolo ajo kainyioo intumia. elelk aa enkare orkiti ake shani lotukutakaki, pee eraa irkurt ashu, enkukuu najo adoiki tolcamapa anya. neeku enetipat oleng amu biashara, kipunguza sii gharama, ore sii enkae naa kisidai tosesen lino amu iyiolo ajo kisidai eitu itumiae irkeek torok aunie.

Adolta emotonyi enkabila elukunku, na ore lukunkuni naa naifugai oshi tiang'. Ashu naramati tonkang'itie, na kadolta ajo kemoi ena lukunku. Ore pajito ajo, pajito kemoi, na kadolta ajo ore enkomom enye, na ketii ketii intokiting nemesidan. Ketii kadolta ajo keeta irbolot, naa emoyian ina naa narasaki oleng kuna motonyi naa naramati tiang' ataa lukunkuni. Neeku kadolta ajo, elukunku namoi.

Adamu enchan sapuk oleng natasha, nitayu oloirrag lenkare oleng. Neshuma enkare tolchambai ashu tomuruan, nisul tomurua naidapasha ashu onkong'ata, neeku kadolta ajo etushume enkare tiatua ele shamba amu kadolta ajo ketii irpaek, netii atua enkare. Naa, elelek mepuo kulo paek aas esidai, amu elo enaare ai fagia ashu auroo, nedotu tontona. Neeku eh mesidai enkare teneshuma oleng tiatua olchamba. Nisul enkare sapuk.

Kadolta olchamba loidipaki aikesu endaa sanasana irpayek uh irpayek lowoto ne nebau enkata naikesuni ne nedotuni mpaka mapepeni neeku kadolita ajo olchamba tenakata ele laa kadolita ajo kera tayari pee itokini airem neshukokini endaa keng'asi ake aisho meyeng'iyeng'ai penyo pitokini airem neshukokin irpayek ashu imposho kake ore enaa enalio tenakata naa kitodolu ajo idipaki aikesu endaa sanasana irpayek tele shamba.

Kadolita aa ilukunguni a kumok oleng' naa kadamu ake ajo ore tenakata ena naa biashara sapuk oleng amu ore olopeny naa ee emir irmosor ashu inkiri eyieng nemir , netum impisai, ore sii enkae itu mitoki ainyiangu irmosor ashu mitoki ainyiangu lukunguni nanya amu eeta ninye inaramatita , niaku ore orkekun oyieu ormarei nenya elukungu neyieng , mitoki alo asara nainyiangunyie , teneyiu nenya irmosor , eeta tiang , mitoki alo asara ainyiangu , nemir teneku kumok , netum mpisai nainyiangunyie kulie mahitaji eang'.

Katoning'o ake ajo ine maana ashu inetipat oleng ena siai e agriculture neisul tolaramatak loota mh ilukunguni ashu kuna motonyi naa naramati tiang amu keeta faida imee akeduo meyau akeduo impisai amu keyau taa impisai teniaku teniaku teniasie biashara kake kisidai sii amu eh mintoki ainyiang'u eh imasaa ashu intokiting pookin oshi nai naishoru kuna lukunguni irmosorr inkiri elukungu neeku eeta faida oleng naa inetipat naa kenare naa keaku ore ilaramatak imee ilonkishu ake ashu iloirem ilchambai enare sinche nei nei neramat kunamotonyi amu inetipat oleng naa keeta faida.

Eitu pae aekata nanu, madamu enkata nataasa nanu enasiai, kake, atodua ashu atoningo iltunganak lotaasa egira aretisho tine wueji , egirae aret iltunganak aisho irpaek amu kadolita ajo kigero tene irpaek louni ashu fertilizer napuo apik ilchambai lenye.

Ore garrin pookin keakikishai ajo etii Sacco, halafu neetae niteruni aiger Sacco naje, nitokini aiger enaje, nejia kake lasima peng'asai aakikisha ajo etii garrin Sacco. Nigeri neyai inkarn onamba enkipande, onamba esimu olopeny ematatu, tenebo o Sacco nagira ina garri aasishore.

Enetipat oleng eramatare onkishu temurua ang amu ore inye kwanza enedukuya ekira iyiok ilaramatak lonkishu neeku enetipat oleng amu emiri kule naa ore ake pemiri kule mitokini apukoo tiang imirr kule nikincho kuna ale impisai ninyiang'unyie enkae daa tiang nilakinyie inkera school fees niasie ae baye pookin niyieu ore sii enkae eeta faida ekule ore kule ekeoki tiang ore ninye enkata naijo medupa oleng endaa teneetae kule eh newoki newok inkera newok akeyie likae pooki tung'ani loyieu neeku meetae enyamali esumash eitaa kiti enyamali esumash eramatare onkishu.

Ore tesipata mayiolo nanu ajo mayioo ninye ajo kaa kang'ues ena ashua kaa motonyi mayiolo enaa kemotonyi mayiolo ajo kaabila neeku kayieu nanu naa katum oltung'ani laisum enaiko payiolou enaiko tenaas ena siai nayiolou ajo kenyoo kuna amu ijio kajo itu pae akata nanu adol nemetii ena kop namanya nanu itu akata adol oltung'ani loo loasita ena siai aramat kuna motonyi naijo kuna neeku ayieu nanu naa katum oltung'ani laisum payiolou.

Eton etu ayiolou aitobiraki ena huduma mashinini outreach eitu ayiolou amu ijo eton etu ebau ena murua ashu ena bata namanya nanu kake aing'oru aikilikuanu ashu aing'oru nanu tormutandao paadol ajo kanyio kai eton mayiolo tena rishata.

Ee ashomo huduma center meokekun obo meokekun aare kake inkatitin kumok. Naa ore meeta olkekun lemeeta esaa enye amu elelek aa atayo tedekenya oleng' natum eton mesapuk olaini, ore olkekun lashomo dama sapuk olaini, atoosho olaini saa nabo onusu naa ore naai enaidim atejo naa kelelek naa aisidai naai tenaa keponari ilasiayiak loasisho tiatua nena Huduma centers peetumoki aitasioi isiatin, peetoki aitaanyu iltunganak kumok nimitoki aaya erishata oleng' eishugulikia iltunganak. Ore sii enkae eya ninauru amu elelek ishugulikiyai karibu iltunganak kumok karibu negiroo mia tenkolong'. Neeku ore ade emutu keeku etanaure ele tungani oleng',neeku ore naai enduaata ai oleng' naa teneponari ilasiayiak tiatua ina huduma center peetumoki ataretokinoto esiai.

Ikumok iltung'anak lotii ormarei lai amu etii ntoiwuo ainei pookin naa kikumok netii inkanashara olalashara lainei neton etii ang netii kokoo netii kakuyia naku ikumok iltung'anak lotii ormarei lai amu eton kishula iyiok tenebo eton kitoni tenebo.

Ore tenduata ai naa uh kaidim nanu atejo umh kitegemeya amu elelek etii irmareita lemedupa oleng' imali naa oree matejo naaji ore te tembata tenkop natii nanu naa elel ilchambai duo naaji oleng ing'ori enaa imali naa keji oshi ore teneishoori entito naa kelo ninye atum imali tenkae tenkang' nayamieki neeku kadol oshi anaa olayioni eh eishori imali kumok oleng' ore sii enduata entoiwuoi ina keyieu naaji entoiwuoi naa ninye nayiolou tenaa kenare eyieunoto enye teneyieu nitoris sawa teneyieu neorr kulingana anaa tenetii intoyie enyenak naishooyie tenemeyieu neisho imali tenemeyieu nitoris imali onaisho ilayiok naa enaiko ninye enanyorr ninye eyas.

Imotonyi kuna ataa imbatai naramati sinche tiang' adolta family nabo inoshi motonyi kuna nairiamari anaa enkaji umh enkaji ashu ormarei kaidim atejo ormarei ataa enaa couples nadolta ajo keeta nkashuin ashu inkera motonyi kutitik naa ijo ake sinche kuna ilukunkuni naramati tonkang'itie nenyai irmosorr nenyai sinye inkiri enye niaku adamu ake nanu ajo imasaa kuna naramati tonkang'itie ana tempukunoto e agriculture.

Enetipat oleng amu eramatare ena, eramatare osuam eramatare ontare ore kuna naa nkinejik ekule naa enetipat oleng amu eishoru kule nawoki ashu naitobirishoreki tiang onamiri naa ore naa tenimirr naa biashara sidai ina amu itum impisai niendeleyayie maisha ino ninyiang'unyie intokiting niyieu uh ore ake sininche irmareita loota ena loos ena ramatare onkinejik ekule naa mepaasha oh kuna tung'anak loigero torkasin amu emirr ake sininye kule enyenak elelek ake aa kelaki baada ewiki ashu baada olapa etiu ake enaa kulo lolaki loosisho juma tatu ampaka jumanne nelaki musho olapa neku enetipat oleng.

Aidim nanu atejo enetipat enduata olosho ipirrta technology amu tenemeyieu naa metumokini naake aas nenyorra tenenyorra neng'amaa neeku tayari peibung sininche naa kesidanu naa amu elioyu matokeo kake ore teniany naa kegolu naa amu metumokini meeta eninko iaraki oltung'ani entoki neme tayari peng'amaa.

Kenare niata eng'eno naa oltung'ani loosisho tiatua kuna ajijik naunishoreki, eninkunaki teniun imasaa ashu idaiki inonok tiatua enaaji. Eninkunaki olchani, eninkunaki enkare, mee pooki tung'ani ake duo loosisho. Ashu loas enasiai. Lasima pekinteng'eni piyiolou eninkunaki enkare, niyiolou eninkunaki teniun, niyiolou si ajo mee tenipuku teboo, ore iloito ajing', lasima ping'asa aisuj inkejek ashu ing'asa adoki olchani, loitayu olchafu pookin loing'ua boo liawua tonamuka. Pitumoki atamanai aing'urai endaa ino ashu masaa inonok nauno tiatua enaaji.

Iliki enedukuya ajoki eeta eunoto orkeek tipat oleng' amu nabo eyau enchan eyietu oshi irkeek enchan ore sii enkae eeta irkeek oloip naa ore enkata nasapuku metaa entim sapuk oleng' naa keeta sii faida amu eitainyieki lelo keek imbaoi uh naa kelelek eninko teniyas ena siai amu engumoto ake iturr mee melasima peeku kegut ena gumoto oleng' iturr akeduo nipolosu ena ardasi natii oriong' olchani nintadoiki ilo shani engumoto nipik inkulupuok nibukoki enkare niyakikisha ajo ing'ura ele shani metaa ore tewiki keeta nkolong'i niyiolo ajo lasima paalo abukoki ele shani enkare ampaka nebulu.

Manyorr ena baye amu oloiterio oltaka ele lotanang'ayioki ake tioriong ewueji nemanya iltung'anak ore nabo keeta hatari oleng amu eyau olchafu imoyiaritin amu kebore tennakata ilojong'ak ene nkukuni nitoki aponu apuo aigusa iltung'anak nigusa endaa nanya iltung'anak naa keyau imoyiaritin oleng torrok naa ore nena moyiaritin eidim uh aesabababisha keeya toltung'anak enare oltaka ashu oloiterio naa eeta ewueji neishia naa ine epuoi apik pepejori ore sii nkuli nitokini enaa plastic nepuoi aitoki ae recycle ashu aitobirunyie nkulie tokiting ore neme nemitokini aitumia baadaye nepeji tenkoitoi nanarikino tenkoitoi naishiakino tenkoitoi naishoruno te sheria ashu te sirkali kake mesidai ena naponunui anang'aa tenkoitoi amu tenetii ninye ilchumai ashu imabatini iltupainaa atari oleng amu elelek edung oltung'ani logira akeninye agiroo.

Enetipat amu eau iropiyiani, toltung'anak logira aramat kuna ng'uesi, ah nemir, neaki iropiyiani. Kitobiru si esiai ataa kisho iltung'anak esiai amu, elelek ah ore olopeny, nemetaana ninye ashu nemetumoki aing'ura. Neeku eiger olaisiayani, lolak peing'uraki kuna ng'uesi ashu kuna masaa enyanak. Neeku kitodolu ajo, itobirua etabolo enkoitoi petum olikae tung'ani esiai.

Ee etiitii kake mesapukin ashu mekumok amu atodua ajo ore sukuul nataaniki, eteshetaki computer room ,ashu enkaji napiki computer ninyang'uni computers ashu mashinini, eh nepiki ositima. Natodua si ajo igeroki ormalimui loyiolo esiai e computer petumoki aisuma inkera. Petumoki aisuma inkera esukuul enaiko tenitumia computer ,neeku adolta ajo atodua ajo etii ina malengo.

Abol account ai e e citizen naa kaitumia enkipande inamba ainei enkipande onamba esimu naigerr ajo anu atoiwuoki intarikini olapa olari nabol account e e citizen ore paabol natumoki atodua ajo nadol ajo kaa service ashu kaa, kaa ardasi esirkali aigira aing'oru nalo em page ina department ashua eina ministry naa nae apply arashu ae renew entoki pookin enkardasi pookin nayieu.

ore ena naa uduma nitum tebenki. meeta benki. uduma nitum te benki kake enilo aret kewon, meeta oltungani lotaana teine pee kisaidia. ilo ake we nkadi ino e benki, enkadi ino e account natii mpisai, teniata mpisai te account nijing' ina kiti aji, e atm nipik enkardasi enkadi ino atua ina mashini, nipik impisai niyeu nintayu ashu niyieu nipik.aa nikintaiki meya ninye erishata ooldakani imiet. kajo oldaikai obo ake nintayu mpisai inonok. nintayu enkadi ino nilo. elelk oleng amu metii ninye olaini, nimilo aanyu oltungani ajo kagira aanyu oltungani mayeu aret keon ake iret tine wueji.

Eh airorie peyie alo aing'oru enkaradai orpolisi ataa certificate of good conduct naa naloito apa ae apply aidipa ae apply te cyber neku kaloito apa aishooyo fingerprints naa ore apa olaisiayiani lairorie tine wueji natareto aitobiraki oleng' atang'amayie nairorie aitobiraki nang'amaa aiputaki nena ardasini e fingerprints aitobiraki neeku kajo nanu aisidai apa aimayie nanu erishata sidai apa pairorie ilo aisiayiani lotii inewueji ina misa orpolisi te huduma centre.